gini ni kod neng'o nikech kae ema ji nyalo biro to some kata kae ema ji nyalo bire to nono weche moko kata nono tie gik moko matimore e aluora ,kibiro kae tibiro yudo buge mopogore opogore kanitiere kae koro ji biro mang'eny mondo giluore ka gise somo buge mantie kae to giweyo aweya kae

Police ni kae mondo orit kue mar aluora nikech ji nikae mopogore opogore ,ji be nitiere puonjruok ,puonjruok mantiere kae ni ochalo puonjruok mar weche mag ngima kata ipuonjo ji kaka onego gi dagi gi tuche mopogore opogore.

Magi gin jo nyamrerewa mawuotho e dho udi ka dho udi mondo opim ji kuom tuoche mopogore opogore kasto gimi ji yedhe magi nyalo konyore godo koro magi jo thieth mag jo nyamrerwa.

gima timore kae en ohala, ber miyudo kuom ohala ni ni en omiyo wa pesa kwa uso to wayudo pesa ,pesa no wanyalo konyore go e yore mopogore opogore ,kata pesa no inyalo ti go achul ne godo nyithindo pesa duto madwarore e skunde, pesa ma ous kae be wuon kae nyalo tiyo go mondo olod go dalane kata oger go ode, pesa ma uos kae inyalo tim go gik mang'eny e dala.

Kae chal osuptal, ng'ani ipimo gi laktar mondo ofweny ka en gi tuo kata kute mag malaria . Emomiyo ichuoye sindan e lith lwete mondo opim rembe, ong'i chal mar rembe kaka chal.

gima bire pacha en gedo kata ot midwa ger kaneno kaka jogi choko kuoyo ni ,koro kuoyo ni inyalo tigo e gero ot mopogore opogore madhano nyalo dakie ,koro gima biro e pacha kae en gero nyaka cho minyalo ti kodo e lo mohol piny kae mondo oger godo cho kata inyalo bug godo ot moger kae ni.

gik mopidh e puodho kae gi chalo ng'or nikech seche magi chiek ginyalo konyo mar miyo ji mopogore opogore, to ka ji ochamo moa e puodho kae bende ginyalo bet gi mor ahinya ,gik makelo mor ka be gin yiende mopidh e aluora nikech yiende gi nyalo geng'o oula mondo kik keth gik mopidh e puothe gi, bana ni be kelo mor nikech ji odak e iye kae, ng'at mawuok e puodho kae ni be mor nikech kaka oneno kaka gigi gimo pidho kae ni dhi chiek maber.

ma tich mar pogo ji net ma gi umore go mondo gigeng suna ,ber miyudo kuom gini en ni ka ji oumore gi net ok ginyal yudo malaria ok ginyal yudo tuoche mopogore opogore ka ginindo e buo net, koro nyithindo mo mi net gi ok nyal tuore ahinya nikech gidhi nindo e buo net man kod yath

kae mine gi tuomo pi ,pi en ngima to pi ginyalo konyore go e yore mopogore opogore ,pi inyalo ti go e tedo, pi inyalo ti go mondo ji oluok godo lewni molil ,pi bende inyalo ti go mondo ji omodhi, koro kae nitie pi maler midwaro pile pile mondo okony ji ei aluora.

ng'ani goyo picha mopogore opogore ,gima bire pacha kaneno ngani to parona gima nyalo bet kata igoyo picha kama ji nitiere mang'eny mondo obed kaka rapar mar ji ,pich ni gi nyalo konyo ji mondo ong'e kuma gi aye kata opar kama ne gin tiere

Tijni nikod nengo ma en pii moole sabun minyalo luok godo . Koro en kod nengo kech onyalo keto lepwa bed maler kata inyalo los tii kode mondo ogo go dasta e i ot kata o inyalo tii kode mondo oluok kode choo mata inyalo tii kode mondo oluok gimoramora ma oli. Koro en kod nengo nikech okelo ler e aluora.

Tijni ber nikech ofwenyo ne ji gik monego gitim mondo kik giyud tuo mar nyaldiema kasto bende okonyo ji mondo ging'e kaka onego giritre mondo tuo ni kik mar gi kendo okonyo ji mondo opuonj gi jogo mosebedo kod tuo no kaka ginyalo timo mondo tuo no orum kuom gi ,koro tuo no konyo ji mondo gifweny gik mang'eny matimore e aluora manyalo kelo tuo ni.

mae en chapapt, chapati ikuongo kiseng'iewo mogo ma idwa tedo go chapad ni tikawo pi ma mormor ti ole mo matin tikete chumbi tirudo rudo kasto iole mogo tichako kande ,bang' kande tichaki kete mo matin mondo ikand go iye gi mo bang'e to mondo iket chapat obed mayom, ing'uenyo chapat matin to tigoyo e mesa kiketo mo mondo idole idole godo mondo ochieg maler kendo ochieg machalo buk kamae ,kasto iketo ma e kendo kata iketo e pan mar tedo kata inyalo tede e sufuria kiketo misegoyo moyarore ei pan kasto iketo iketo ne mo matin to iloko iolko kasto chapat biro chiek machalo kamae

nyathini ichuoyo sindan ma en thieth mar geng'o tuoche mopogore opogore manyalo yudo ji madong'o kata nyalo yudo nyithindo ,to nyithindo wete gi gi be ng'iye kaka ichuoye sindan

ma en laktar mar nyithindo okelne nyathini mondo ochuo sindan mageng'o tuoche mopogore opogore manyalo mako nyathini kata e kindege ma odong'ie

mae en hospital laktar ni pimo mama ni ka be en gi tuo mar pressure koro gima bire pacha kaneno gini ma en kar pimo mipime tuoche mopogore opogore koro ipimo mama ni ka en gi tuo mar pressure

kae en hospital ,gima timore kae en ni mae en ot ma itime bero ,lakteche gi timo bero ne jatuo kata en ng'ama dwa konyore ,itomone bero kae.

Mae en osiptal to daktari ni pimo lietkata ng'ich mantiere kuom jalni mondo ofueny ni dende ochuakore kata dende ng'ich kata ang'o matime.

Gima biro e pacha kae en weche mag somo nikech kae aneno nyamburko mopogore opogore mek skunde mopogore opogore, bende nyithi high school be nitiere kae koro nyiso ni gibire tuke mopogore opogore kata ka gibiro goyo opira kata ka gibire tuke mag wer, koro gima nitiere pacha ,gin ni kae gik matimore kae en weche mag somo nikech be wanyalo neneo nyamburko mag skunde mopogore opogore

magi gin nyithi school mar jo scout kendo gin gipang'ore ,seche moko gidwa ng'awo bendera kata gipangore nikech odiochieng' ni en odiochineg' ma gin kod welo kata nitiere gima timore ei school ni